Ngaker yutok yuu konyo metinyun somanetab University nemii barak mising amun yutok yuu ko olekichuten sukul ak kikisir kelee Kabarak University, Kabarak University ko sukulit newo ne kosisiek cheterter neu okot yoon imoche inyoisomonchi okiliot komuch iwee sukul nitok anan imoche iyeiku mwalimu anan ko daktari komuch iwee kora sukuliniton.

Engyu komi askarik chepi GSU ako mi piko chependi kambaket pichuto kokapakambaket nemapo kalyet amun togu kukapel tugun en parapara akotogu kole kagon chemarget ichek ineni kakikur askarik ap GSU

Piik chechang' eng kore't nyon kotuchegee netishek simasus kibichek, ako koraa kocham kogari tumdo nelegiten korik kwach ako peko komakitarchini ole legit ak koot, ako yoo kanyor chito maat nemii parak eng' Porto konyigepimani ngotindoy malaria eng' sipitali, kongenyor koletindoy malaria Chi chotok kegoch kerchek, nyigolugui Chi chotok kerchek chotok akoy kotar.

Koroito nename lagok chechang' ko Koroito ab malaria amun sigik chechang'komatuche lagok kwach eng' netit ineni kosuse ichek kibichek, koraa inyoru ile ole legit korik kwach komito tumdo neo ineni kopwanii kibichek yotok, akot koraa inyoru ile ruisot peek eng' ole legiten korik koiyo kibichek eng yotok kosus lagok.

Mii biik barabara cheibe tukun cheterter, mii cheibe taeroinik mii cheibe ketik, miten cheib akoib bangaik, icheket kotokuu kolee mii kobendi kambaket, ak ko kambakanoto ko monebo kaliet amun inyokobele tairinichuto ak ko kora komuch koib chemarket bichu.

Nitok ni ko kot ab KCC nekichapee chego ab KCC ngaro koitok kopwatwan chego ab KCC, ako eng' Kenya komii chego cheterter: mito chepo Brookside, mi chepo Dairy milk akot chutok po KCC, chepo KCC ko chepo serikali.

Ofisit ap huduma center ko ofisit negonu boisionik cheterter chebo serkali kouyo imoche itil kipandingung iwendi yundo anan akot imoche inyorchike passport iwendi yundo kora, Ako ofisit nito keyote kongetke sait oeng nepo bet akoi sait taman nepo bet keger ako unoto eng emet komugul.

Eng yu komi biik cheterter, mi nekiiru inendet koparu kole kokosirto ako mito che tunundos, chuto tunundos, komi agenge neki kandoindetab emet Kenya nebo somok nekikuure Mwai Kibaki, inendet ko kikawa yuto konyoko saiseret nito kiiru neki kandoindetab emetab Kenya nebo aeng nekikuure Daniel Arap Moi.

Eng yu ko mi lagok chepo sukul. Icheket komito kampaket nepo keesho ng'alekap kekoito lagok kopa korik kotakomenkechen. Kararan mising konyor lakwet somanet akoi kotar ng'alekap sukul sikotee kononi ng'alekap kepa korik.

Eng yu komi biiko chetebienw'ensot ako mito akenke nekiru eng ng'uny akotoku inendet kou chi nenyalulanat mising. Emonito kotoku koyamat ako tuku bichu kole nyolilsot mising. Nitonikiru akonyalulanat ko uni ome rubet mising ine.

Eng yu komi message nepo kap safaricom, neiporu kole kakoiyokto chito rapishek ako moche kewekchi rapishechoto. Rapishek che kakeyokto chichi ko siling elipu ako kanyo message nepo kap safaricom neleyni kokany saishek oeng kong'ololyo ak chichoto kakeyokchi sikewekchi rapishekchi.

Eng' yu komi biik ii chebunei pikipikishek agomitei karishek chechang che kiginde taban nebo barabara. Karishek chutok kotogu kole yoen missing. Mitoi karishek agot chekiib mwanik chebo peterol. Mwanikab peterol ko mwanik chekiibe kamwan korok sikotee konyigenogoi karishek koe.

ngami ofisitab kanyoindet, kotomachut ate komito chito nemi orit akanyi kondamong, awe kurget akatebe aleji kanyoindenoto ngotos achut orit. komwowon ngotos achut anan takanyi ngolecho achut, achut arit akunyaa arorchi tuk che kaimutwan yoto

Yutok yu komii njirenik chechang' mising' akomito kamet netononi abwati ale kamet nitok ko aldoindo ab njirenik. Kingopatai a ya-ale anee njirenik' ko ole kigawe taunit ab Eldoret, ole kinyawe agoi komosta ole kialdae njirenik yundo kegure Eastleigh, ngiwe yotok inyoru injirenik cheterter ako muuch kerotun i-ip kaa anan kechapun i-am eng' yotok.

Oamune, kami awendi sipitali ako nemange oranandon nekibune kebendi sipitali, tos otoreta oarorwa oranoton kibine kebendi sipitali Imani??

Petut ap let konyoru kokwet nyo kanetishiet ap piik cheimyandos kokigapwa piik ap CHP konetis akopaa ng'alek ap malaria kimwae ichek tukche kigiring'doytoy koroi nitok pa malaria kole makat i'ru chito netit orit ako makat koraa i'til tumdo nemito ole legit ak koot ako makat koraa i'ste peko che legit ak koot simanyikoruyo kibichek yotok ako i'yo, kanetishonotok ko kitoret piik mising' amun inguni komakoimyansot piik kou atkinye tai.

Kikuren ng'oo, kikurenon Josphin chepkoech, itinye kenyishek ataa, otinye kenyishek sosom, ibunu kokwet ainon, abunu kokwetab kosob, araa omin anoo, akose kwomon merit ak okose kora komii maat barak.

Tuguk cheakere emg yu chepo komonut komito pinsik chemi karait, akomito akot chekikiker eng kimboit. Kora akere paipainik, mito kerendelek akomi akot water mellon ak tuguk alak. Tukuchuto tukul kotoku kole, kialdoi.